Picha ni nyiso joma ochung' e puodho ka itimo ne gi ranyisi kaka onego gipur maber. Anyalo puonjo ng'ato kaka otim tijni kaluwo atuwa ka atuwa. Mokwongo nyisgi ber tijni kaka okonyo jii mondo opidh chembgi, ojiwo skills gi mag puro, omedo chiemo e aluara kod mamoko . Mar ariyo pimne gi kaka itimo tijni ka oti kamoting'o gige duto ma itiyo go e timo tijni kaka kwer, beti ,rek, fertilizer kod kothe. Mar adek kon gi gitim tijni ka ing'iyo gi kaka gitimo kendo i guide gi maebr kaka gitimo. Mar ang'wen luu kodgi kendi kon gi kuonde mane gitimo maricho gi kuonde mane gitimo mabeyo seche mane gitimo tijni.

Asesomo gazede mang'eny ahinya. Moko kuom types mag gazede ma asesomo en kaka gasede mag ohala ma ng'iso weche ohala ma timore e aluora, gasede mag wuoth ma chiwo kuonde ma onego ji olim e aluora, gasede mag tuke ma ng'iso weche tuke ma timore e aluora, gasede mag dusruok, gasede mag ngima ma ng'iso twoche ma opogore opogore kaka inyalo geng' kendo kaka inyalo thiedhi, gazede mag thum mi ikete jo thumbe wa kod weche gi kod thumbe ma gigolo ma nyien, gasede mag tedo ma jo tedo keto e gik gi kaka gi timo kendo miyo wa recipes ma ng'eny, gasede mag puonj ma puonjo e gigo gik ma opogore opogore aluora wa, gasede mag siasa ma ng'iso wa kaka siasa dhi e piny ka kendo e pinje mo olouro wa kuonde ma opogore opogore. Gasede gi duto ni gi lony kendo ji onego oher somo gaset ahinya.

Ahero redio forty seven. Ahere nikech redioni miyowa habari matimore e aluorawa, seche magitimore kod kuonde magitimore. Jolendogi nigi lony mamalo kendo lendo nua maler ahinya e dhok mawawinjo. Gimoro amora kotimore to gikelonua e sama chon kendo wang'eyo. Mar ariyo, redio ni nigi puonj mang'eny , puonj mar dak gi puonjo ji kaka onego odagi eutegi puonj mar ngima, gigo maji onego oluw mondo odag e ngima makare, chiemo maji onego ocham, gipuonjowa ohala kaka ji timo ohala e kor gwenge kendo e taonde , gipuonjowa tedo , gik monego otedi kendo kaka itedo gi maber. Ipuonjo ji pur kendo giwuotho kuom jopur kagisomo kuom gi. Kendo e redio kendo kelo mor magikelo thum kod programs mamit winjo.

Oganda mangeny ahinya e pinywa mar Kenya ohero wang jowi mar Citizen. Gihero wang jowini ahinya nikech okelonua habari matimore e Kenya, oko mar Kenya kod kumoro amora. Okelo habari sama otimore gi kuonde ma otimoree. Jolendo mag gi be nigi lony man malo ahinya. Okelonua habari ma otimore ewi gik moko te kaka sports siasa gi gimoro amora. Mar ariyo omiyo ji puonj ma ng'eny, omiyo ji puonj ewi dak kaka ji onego odagi, omiyo ji puonj ewi ngima gigo maji onego ocham mondo obed gi ngima maber, omiyo ji piuonj ewi ohala kaka ji onego ji otim ohala, gi gigo dutomajo ohala romo go ka gitimo ohala. Omiyo ji puonj ewi tedo kaka onego ted chiemo maber gi kaka itedogi kendo giluongo jogo man gi lony e gigi mondo obi opuonj ji Omiyoji kendo puonj e pur kaka jopur onego obed ni tiyo kendo puonjni ni pile pile e saa apar gariyo odgiambo kendo gikelo jogo man gilony ahinya mondo opuonj ji. Mar adek, Citizen miyo ji mor, gin gi programas mang#eny mamiyojki bet gimor nikech giketo thumbe manyasani kod miel kod gik moko mang'eny.

Ja lendo ma Jeff Koinange oher ne gik mang'eny, mokwongo ne dwonde. Ji mang'eny ohere nikech en gi duol mamit mar lando habari e yo mamit. Marariyo en gi lony mamalo e lendo. Maradek okelo chenro mamit kend okelo ji mabeyo motimo negi interview. Marang'wen, en gi mijing'o mang'eny ahinya seche molendo, kendo omiyo nene bedo maber. Marang'wen, otiyo matek ahinya mondo mi okel ne ji habari samotimore, e yo motimore. Ma omiyo ji mang'eny ohere ahinya nikech duonde ber, en gi lony ma malo, okelo habari mamit, kendo omiyo ji ohere ahinya.